Ore oe adol eletungani na kelio ajo oltungani ele loltukutuk kitodolu ajo oltukutuk oreuta aa ore pidol tenapisha adolta ibungita esimu kiti tenkaina oltukutuk egira sii atonie naa kajo tenaingur ewta oltungani oinyangua nelaaki oltukutuk neaku kegira aingur tanaa ketabautua iropiyiani ore ai enkae eeta eletungani simui are eeta enkiti neeta esapuk kitadolu ajo ore ena.

Ore pee adol ena pisha, naa kadol ajo ena tasat natii ashu aa olmarenke,e spice fm,netii sii KTN home.aa ore ena redio naa mtn home oshi etii e tv ore ena tasat naa kelimu oshi ilomon loogira aasa tolosho le kenya. nisulaki enoshi kata tedekenya saa nabo. mpaka dii ninye sooguan. inakata oshi idol ena tasat etii eredio a tv taa okulikae ake tunganak egira aijadiliana aalimu ntokitin naagira aasa tena Kenya.

Wore piidol kulo tunganak, aah kulo taa tasati ootii ena pisha. Kitodolu ajo iltunganak kulo ootii enkopis sapuk tekenya. Amu, wore enaa tenidol tene, kelio enaa ketii imbenderani atua ena kopisi. Naa kelio ajo kesapuk dii enakopis oleng' tiatua ele osho lekenya. Amu wore inkopisini kumok naatii imbenderani inkabilaritin pookin, naa kitodolu ajo kisapukin. Adol kulo tasati isumita inkarn, ekira aisho olikae enkardasi, kajo keeta naa intokitin naaingorita, tena kardasi, aa iniikunaa naaji esiai, adol ake ninye ajo

Ore tenadol ena, adolita entoki naijo olfakado. kitayu ena king'iale, amu ketiu anaa ketuudo orkurto. nadolita sii, ibenek naa kajo kenelelo tokitin looji ilfakadoni. teningor elioo taa ajo kenyori. amu, kisidai ake ninye teningor te nkong'.ore kulo tokitin ooji ilfakadoni meeta afia sidai tosesen. pee kincho inkufu. naa keeta dii ninye egolon.

Ore ena siai, naa kelelek enkisuma, tenisum oltungani. amu, ee adol ajo, irkasukun kulo naa ipik ake, enkare. nipik naaji inkulupuok. ore ake pee iidip, nintadoiki iladuoo tokitin ooji ilikikua. ore ake pee intadoiki kulo kikua itangasa adungidung' naa kebulu aitoki. idol naa kulo ajo enyaakita aajing ibenek toosunta. neeku sidai taa ena siai naleng. amu mitoki naa aalau enkare.

Eng'eno naipirta ena, ore peyie, idol ena mayai, kelio taa ajo ine nchan oshi kuna.aa ore pee esha, nidol etubulutua inkaitubulu napaasha. etii ena mauia okulie ake. ore ena idol ajo ore peeoshi enkolong'.nelaa inaduoo maua. naa idol ajo kekus enkop ena mayai. eeta taa oranki sidai. naa idol ajo kisidain Kuna tokitin oleng.

Ee ore taa pee idol ene, kitodolu ajo ewueji ene neiremishoreki. adolita iltunganak oitasheki, kajo kenenye ena mukunta ashu aa ele okori otii Kuna daikin, pookin. etii ilamasurin nidol naa ajo, etii ake inkulie nauno tenkop. netii naa iladuoo puyai lotii. netii enkare. neemj idol ajo esiai ena. sidai.

Wore pee adol ena, naa inji oshi siyiok kingunaa temurua ang'. Wore pee euni kuna tokitin, nipik enkugomoto paa ibukoki enkare. Wore ake pee ipik enkare, nipik inkujit teshumata, aa mitoki aisho emit enkolong' enaduo are nitipika. Naa idol ajo, ebulu aitobiraki kulo nganayio linonok. Etii ilmaisurin ene, netii ele shani sininye lepaipai, intokitin sidain

Ore peyie adol kuna kadolita ajo olchani ele otuunieki atua orkasuku nepiki nkulukuok nepiki enkare na ore peeidol ena kitobir irkiek oleng amu idol ajo etubulutua kulo mashungwa aitobiraki tenkaraki mitoki alau enkare nimitoki alau enkare to sai pooki nakitonir si amu kilangita enkolong

Ore peyie adol ena kadol Ajo nkajijik adoru oleng nasheta esidai Neeta ilntai too sunta pookin ore duo pee edol oleng naa kesheta too ltupa ebaiki naa wuejitin nirage Kuna taa nalaki temusho olapa nkajijik Kuna sidain na ore duo tening'or kenyor ake ninye enkongu Neeta ilntai loomuin pookin naa kajo enoo nkwapii Kuna ajijik

Ee ore pee adol kulo tokitin, naa kitodolu ajo ilamalenken kulo, leton egira, aaku. kitodolu ajo Eton aa kutitik, oleng. naa ore oshi. enikoni, tenenyae naa idungu ake, aiperiper. nipik inkwashen teniyieu .niyierie sii naaji oloshoro loo nkera.ee intaas ntokitin kumok idim naaji nincho nkera kutitik amu kitobir oshi nkera olmalenke oleng.

Adolita tene, oloshi toki oitodolu wuejiting enaa tenaa Mombasa, nikiliki ajo tenkilomitani aja pee ibaya. Naa tenaa Nairobi, nelimu si ninye nkilomitani nang'or pibaya. Ah kesidai naji ena amu, kekincho tayiolo enaba naji eilata nipik egarri ino, pitum ashomo eniyieu. Ki tegemea naa inkilomitani niloito. Kadolita si igarrin kumok naipaaka tene.

Ore pee, adol ena ,naa kitodolu ajo orkujuta ele, naa iloshi ninye ouni. amu kelioo enaa kiremo. kunen. neetubulunye. naa sidai taa amu. ekenyor oshi nkishu ainosa ele kujita. amu enyorri taa. neeku kenyor. iseseni lenye oleng. itobir taa amu Eton taa eshali. neeku keeta enkare tiatua.

Ee ore pee adol ajo ele orere oitashe tene. kitodolu ajo iljajii kulo kituak lolosho le kenya. lotii Kuna kotinini, sapukin. ore pee idol ishopi duoo pookin Kuna tokitin oljajii. naa iltunganak kulo oosita esiai sidai aa ninche eekini illesii. newal, aitobiraki, metii enchankar enatejo ake ninche naaku.

Ore peyie adol ena kadol ajo imposho natuuno oltungani amuekelio naa ajo mpoosho netii sininye ormalenke netubulutua kuna poosho nadol sii olchani otii katikati ekuna poosho nekedito empuus ebaki naa keeta intokitin nagira aitegea naijo kelio anaa kibunga ormutego enapuss oenikino enashani

Ore pee idol ena kelioo ajo enchani, nateenaki ijo kipimitoi. eteenaki mushoi pookin, nepuku entoki naijo enkiti triangle aa ore taa pee idol, kelioo anaa keeta entoki naipimito ele tungani aa ore ene neteenie naa keyieu duo nebulu ena Shani aikunaki nejia. amu adol oshi iji Iko kulo shanitok, tenebulu. kisapuk abori. nepir shumata.

Ore pee adol ena, naa ee ntokitin Kuna naishoraki oltungani tesuntai.ee igero taa inkarn nidol ajo etepetokoki esuntai nikonektakini enoshi toki, naisho metaa kishiu Kuna aarn keosh iltaai. ore duoo naaji peeku kaarie. anaa sai ene nemisimis. kuna tokitin idol etaa keosh iltaai. ore ene, naa kitodolu ajo ewueji ene nikararo. naa ijo sii ewueji.

Ore taa kuna tokiting, eninko pee inya, naa, ituku. Ore ake pee idip aituko aitobiraki, ninya ake etiu iji. Amu megueti. Ore taa peinya, na kisaidia amu keeta osarge, nekiponiki si, inkufu. Nekincho metaa iyata afya sidai. Naa, ekincho si metaa iyata osarge tosesen. Neeku irng'anayio kulo sidain.

Ore pee idol ena, kadol ajo empisha ena natii iltung'anak kituak. Amu, idol ajo ishopito pookin nkilani sidain. Nidol naa eeta kajo eeta esiai sidai nataasa nishori certificate, adol naa tene egirai awosh empisha, negirai si ashipa, kitodolu ajo eeta esiai sidai nataasa neeku ina pishoki kuna ardasi. Ebaiki naa certificate entoki sidai akeninye ena.

Ore pee idol ena, naa, kitodolu ajo orkiti ng'anayioi ele, idol naajo kinosita inkukuuni. Orkiti ake duo ng'anayioi lenchani ele. Ninye libung'ita ele tung'ani, kake ijo duo naji kitayu entimu, olotiwok naa keishu orkirobi tosesen. Neeku tenadol nanu, naijo kitayu intimu ele, naa kenyor taa orkirobi oleng. Kisho kishiunye orkirobi ele toki oji entimu.

Ore ena siai, ekisapuk tee te nkop ang, nisulaki too nkatitin naatae enchan. amu idim naaji oltungani niun imposhok, tiatua ilapaitin okuni. ore ake pee eishunye lelo apaitin nilo taa Akes imposhok inonok etotiwuo anaa Kuna, nadookta tena pisha. natoosho intapuka. nenap ibeniak. adol ajo esiai ena sidai oleng. naatasaa kulo tunganak otuuno.

Ore pee adol ena naa empukai ena enoshi napurupurana aa ore taa kuna puka etuuno olopeny nitu ekutaki olchani amu idol ajo etijinga enoshibkukuu nanya mpuka kenyor nai nikutaki mpuka inonok etii olchamba olchani tenkaraki mitoki aisho ltunganak minosa ninche inaduo puka enye aitumuru tenkaraki kuna tokitin amu kisho orngusil idol ninye ajo ketii ambaka embitikoi keny.

Adolita entoki naijo enkwashe ekijo oshi yiok enorkokoyo aa ore ena intokitikie ake ninosie shai ashu ipik entoki niyieu amu ekemelok oleng ore si enkae adolita entoki naijo nkumu nanyae tenapisha aitoki akemelok taa sininge oleng naitoki adol ntokitin natuunoki nagira ltunganak akes nona tokitin na adolita tene.